ore inyamalaritin naagira ilaramatak aimaa tenkishumata endaa naa kuna daikin naasioki ainyala amuu keyiou iwejitin nairobu aa taa cold rooms nemeeta ilaramatak kumook iwuejitin nairobi nashumie naa endaa enye ore enkae naa ikumook ilemeyiolo aitobiraki ate sitooni ore enkoiti sidai nasaiidie naa piisumi enikoni tenitobori sitoo nashumieki endaa peeminyala naa

Ore entoki naa ingas aanyu irpayek metabai musho embulunoto enye aa taa mitayu imashakuani ore ake piidip nitayu inaduo mashakuani nipik enkolong metagolito nkolongi are ashu uni ninye metagolito pii irpayek neishu enkare niyau naa naaji sitoo aa taa ewueji nelamita nkariak nimirobe sii peeminyal naa ake irpayek linonok

Ee tenitu itum ewoi sidai nishumie irpaek na keeta esidano oleng amu kengasa atadoyio enkurma tenilo aidong lolopaek ore enkae toki na kebulaki entoki naji moles natii enkitibare neaku kebulaki entoki nijo moles na keeta entoki nijo ntokitin torok naidim ayaki oltungani shida tesiai enkosheke enye neaku ore esiai e orpaek na keyieu nakeshumi esidai amu tenetum ndero ashu loshi stalkboarers ee ntokitin nijo tenijo alo amir neaku nona tokitin nayieu ningurari tesiai orpaek tenilo akesu ore si enkae toki entoki sidai yiolo ena na ilepu enkare